Haha nĩ gĩthaka-inĩ na ici nĩ ng'ombe, na cirehetwo gũkũ tondũ gũkũ nĩ gũkoragwo na nyeki ndurũ, ningĩ ĩnabata mũnene thĩinĩ wa mwĩrĩ wa ng'ombe na koguo cirehetwo gũkũ haca ihinda rĩrĩ tondũ ona gũtikĩrĩ na mbura, gũtirĩ na riũa rĩnene no rĩera nĩ rĩega.

Haha hena nyeki nduru mũno nĩ ndĩreciria ng'ombe ici nĩ kũhũna cihũnĩte cirĩ hamwe na mbũri, na rĩrĩa ciahũna ciona cicamanie tokorwo ciaranĩrie tondũ nĩũĩ ona nyamũ nociaranagĩria?